Kishaa neyeku inkera sukuul netum ilmalimuni oitosha tenebo imbukui naidip.

Kifaa neng'as olainying'ani alo olduka otaaniki lomirr DSTV nikilikuanu bei namiri decoder nelak neya.

Kishiaa nebaiki ilo tung'ani Huduma Centre nataaniki amu ketii ilaasak lesiai loutaa ninye eniko pee etum Huduma Number.

Iyiolo pasidai enkitengenare edama alang enekawarie yiolo dama natan ituenaure ltunganak ndamunot neaku tenisum ni elewa asieki entoki naisumaki.

Ee ketii sipitalini naata icu anaa orkejuado ,kenyatta ,o machakos level five

Ketii enkuretishovsapuk amu ewueji nemitasheyie oshiake neaku kelelek etii laruok opuno apuroo ntokitin engari anaa enkeju arashu ninyel nedany ngilasini enaduoari.